kanyorr impisai onkardasini aa notii amu kisapukin nemesioki aimin neeku kanyorr iropiyiani enoshi kata ibelekenyaki metaa inotii miimin aasioki naa kepikai embene esidai neeku kiisul inotii alang kuna shumai.

Eitapaasha irkejek emuruaa ang enkare neeku keim enkare enchan irkejek amu ketii irkejek sapukin neitoki sii aaku ketii emurua aang irkiek ,ketii entim neeku keibung enterit peemeya enkare neibooyo enkare sapuk peemeinyial emurua netii sii ildonyio laa misho enkare sapuk elo oleng.

Eee kanyoraaa serkali metesheta inkejijik e nyumba kumi amu tenesheti kuna aajijik naakeeta faida sapuk aku eeta faida to iltung'anak lemeeta inkajijik netum inkajijik naamany netonie neitoki sii aaku keeta faida amu kelaki serkali kodi enye neeku ketum serkali iropiyiani naashishore aasoe nkulie siatin tenkaraki ina kodi naary

Kitalang irpolisi iltung'anak taruoesh orbaribara nitalang inkera enoshikata elang'ita orbaribara naayiolo ena baye naa tenkaraki ketii ilderefani lemeitashe tenedol lelo tung'anak nelelek mayiolo nena kera aatapaashare ingarin nemeidim iltung'anak taruesh aakwata torbaribara neeku keret peemelo newosh lelo derevani .

Yiolo ena naa ajali ematatu natabatate torbaribara ashuu natoosho enkae neinyia engari near iltung'anak neeku kelelek duo aa kekwetita ena gari arashuu eikumote eloito ina nkae nebatata engari nelelek aa orbaribara oltoronok peetabatate ena gari.

Yiolo ena naa benki eyaang aa keinyiang'u oltung'ani empirbil napiki iropiyiani neshum iropiyiani enyanak neeku yiolo ake peeta iropiyiani naatum neidim atipika neshumie neton kuna ropiyiani ompaka ade erishata naiput ena pirbil nelotu abol ajo kanyioo etasotuo.